Aloo osaore iwuoyo gotis jayala. Koro asebedo kawinjo matek sana emomiyo agocho e monda yudie paro moro manya konya e kaka awinji ni . Koro wik mokalo tich osebedo mang'eny osechando pacha mangeny koro ma ok anind kata gotieno. Chopo saa abiryo gotieno kapok nindo okawa nikech tich ng'eny. Emomiyo sani agocho monda yudi kaka inya konya erokamano.

Oganda mang'eny ok yud ga kaka ginya wuoyo gi piny owacho. Emomiyo gige digital nyalo kelo tudruok aber nikech oganda biro yudo kaka ginya wuoyo ka giketo pachgi kare, giwuoyo gi pich owacho. E gik somo e gik thieth gi gik uchumi, ginya miyo paro gi mondo ong'ere e piny owacho.